Ici nĩ irio cia njui, ibokeretwo na gĩthimi gĩa kiro ikũmi, irĩa iheagwo njui hĩndĩ ĩrĩa yarĩkia gũtũrĩkio nginya kahinda ka mĩeri ĩrĩ, itananjĩrĩria kũrekia matumbĩ.

Gĩbaũ gĩkĩ kĩronania itũũra rĩtagwo Oloitoktok, itũũra rĩrĩa rĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, kauntĩ-inĩ ya Kajiado na itũũra rĩrĩ rĩhakanĩtie na bũrũri wa Tanzania hakuhĩ na Kĩrĩmanjaro.

Thibitarĩ iria i Kenya cithaitagĩra arwaru a kanja nĩ ta, thibitarĩ nene ya Kenyatta ĩrĩa ĩkoragwo Nairobi, na thibitarĩ University ya Kenyatta ĩrĩa ĩ Kiambu na thibitarĩ ya Nairobi.

Mĩrimũ ĩrĩa ĩrehaga ikuũ kũrĩ ciana gĩcigo-inĩ kĩa Homabay nĩ ta malaria marĩa marehagwo nĩ kũrũmwo nĩ rwagĩ rũrĩa rũrehagwo nĩ iria rĩa Victoria. Na mũrimũ ũngĩ ni ta kũharwo, nĩ kũaga gũkinyĩria ĩkĩro iria ciĩtĩkĩrĩkanĩtĩo cia ũtheru. Na mũrimũ wa pneumonia, nĩ heho ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gũikara hakuhĩ na iria rĩu rĩa Victoria.